Ũkũria wa mababaĩ nĩũgĩkoragwo ũgĩkũrio kũndũ kũingĩ, ona nginyagia kũrĩ ndũrĩrĩ ingĩ cikorgwo kũndũ gũkĩaraga mũno, kũndũ gũtagĩkoragwo na maaĩ maĩngĩ. No korwo itunda rĩrĩ rĩtikoragwo rĩgĩbatara maaĩ maingĩ, o na nginya kũrĩ ndũrĩrĩ ĩrĩa ingĩ ĩgĩkoragwo kũndũ gũkĩaraga mũno, kũndũ gũtagĩkoragwo na maaĩ maĩngĩ, no ũkore itunda rĩrĩ rĩtigĩkoragwo rĩgĩbatara maaĩ maingĩ mũno, na rĩo itunda rĩrĩ rĩ cama ũgĩkĩria, mũndũ agĩũkaga ũgakĩrĩoya, ũgagĩkorwo ũkĩrenga ciatũ mĩthemba, cigana ũna, ũgacoka ciatũ íĩcio ũgakĩruta mbegũ iríĩ cikoragwo harĩa gatagatĩ-inĩ, ikoragwo irĩ njirũ, na warĩkia gũkĩruta mbegũ ta icio, ũgagĩcokanĩngĩ ũgagĩetha kĩndũ ta gĩciko kana angĩkorwo ndũkũenda gĩciko, ũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩria rĩũgwo, ũgakĩrĩa kĩrĩa gĩgĩkoragwo kĩrĩ thĩiniĩ kia rangĩ wa yellow.

Mĩtambo ĩno ya gũkorwo ĩgĩgĩthĩma rĩera, na hihi tĩri, nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩteitha arĩmi na njĩra nyingĩ. Nĩgũkorwo nĩmagĩkoragwo magĩkĩmenya rĩũ hihi rĩera rĩgũgĩkorwa rĩigana atĩa. Nĩgetha makĩmenye mĩmera ĩrĩa magũkĩhanda, kana ũrĩa magũgĩkorwo makĩgitĩra mĩmera yao, kuumana hihi na indo iria ingĩgĩkorwao kuo ta hihi mbura nene, kana riũwa rĩnene. Ningĩ, mĩmera, mĩtambo ĩno ya gũgĩthima ngina tĩri no ĩgĩteithagĩrĩria harĩ arĩmi gũkorwo makĩmenya nĩkĩĩ tĩri wao ũrabatara, nĩgetha ũgĩtuĩke wa gũgĩkũria mĩmera wega, na mĩmera ĩtuĩke ya gũkũra wega ĩna hinya.

Ũrĩmi thikũ ici nĩ ũgĩkoretwo ũkĩrĩ na mĩtabarĩra mwanya mwanya, nĩgũkorwo rĩu tĩri no ũrathiĩ ũkĩnyihĩte ,kana mĩgũnda ya kũrĩa andũ magĩkoragwo magĩkĩrĩma, naguo nĩ ũndũ wa ũndũ ta ũyũ, andũ nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩmĩra indo iria nini nini indo ta nyanya, kana mboga, magagĩcirĩmĩra kũndũ makũnia-inĩ, ikũnia rĩrĩ rĩkĩrũgamagio na rĩgagĩkĩrwo mahiga hau gatagatĩ, nigetha mahiga ta maya, mũndũ agĩitĩrĩria maĩ magagĩkorwo maĩ macio makĩhota gũikũrũka nginya kũrĩa thĩ, kũrĩa mĩmera igĩkoretwo ĩgĩkĩra mĩri yayo na nĩgetha mĩmera yothe ĩgakorwo ĩgĩkĩnyua maĩ oro wega.

Gũkĩrĩ kambuni mwanya mwanya iria igĩkoragwo igĩkĩharĩria mbegũ cia arĩmi iria magĩkoragwo magĩkĩhanda, nĩgetha igagĩka ũthuthuria wa mbegũ ta ici nĩ gũkorwo rĩu rĩera nĩ rĩagĩcenjirie na tĩri nĩ wagĩcenjirie na maũndũ no magĩthiĩte magĩcenjetie nginya mĩrimũ ĩrĩa ĩrarwarwo nĩ indo ta ici. Kũguo riũ kambuni ta ici nĩ igĩthuthuragia mbegũ ta ici. Nacio kambuni iria cigĩkoragwo ikĩrĩ njega mũno, nĩ kambuni ta ĩmwe ĩgĩtagwo Cimro, ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩtuĩria mbegũ ta ici, na ĩgagicoka ĩgakĩenderia arĩmi nĩgetha mbegũ ta ici cigagĩkorwo igĩgĩciara wega mũno na maciaro magagĩkorwo makĩongererekete.

Thikũ ici andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩrĩithia indo iria citagĩkoragwo igĩkĩrithio hau mbere-inĩ, nacio indo ici nĩ indo ta mbarathi iria andũ rĩu makoretwo magĩciciarithania, na magagĩkorwo magĩciga icigo-inĩ mwanya mwanya cia rũrĩrĩ rwitũ. Mbarathi ndĩragĩkoragwo ĩgĩkĩoneka mĩciĩ-inĩ mĩingĩ hau kabere no rĩu andũ gũkorwo nĩ magĩthite magĩkobetie ũthũngũ na magagĩthiĩ makĩmenyete maũndũ magĩtiganĩte, na kũrĩa manakĩruta wĩra na kũrĩa manakĩandĩkwo kana marĩa makĩonaga TV-inĩ, nĩ maragĩkorwo gũkĩhota kũrĩithia mbarathi na magagĩkorwo magĩkorwo magĩthiĩ mĩthako nacio.

Mahiũ marĩa magĩkoragwo marĩ ma mĩgoma na thenge nĩmagĩkoragwo magĩgĩakĩrwo icegũ mwanya mwanya. Nacio mahiũ ta maya nĩmagĩkoragwo magĩkĩgitĩrwo nĩgetha matigagĩkorwo magĩkiurĩrwo. Magakĩheagĩrwo irio kũu icegũ-inĩ ta ici. Nacio ũrĩithi ta ũyũ nĩũgĩkoragwo na baida mũno nĩgũkorwo mahiũ ta maya matigĩkoragwo magĩkĩnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa mahiũ mangĩgĩkorwo makĩrogota nakũu na nja. Na nĩũndũ wa gũkĩrorwo wega nĩmagĩkoragwo makĩrĩa irio njigananĩru wega na magatuĩka ma gũgĩkorwo na uumithio harĩ gũciara naihenya na gũkorwo makĩneneha mũno.

Thikũ ici nĩ gũgĩũkĩte ũtaramu mwanya mwanya, ta ũtaramu ũrĩa ũgĩũkĩte wa maũndũ ma Solar. Solar ici nĩ iragĩkorwo igĩtũmĩka na maũndũ maingĩ, ta kũrurumia mbombo iria tũgĩkoragwo tũgĩtũmĩra cia maĩ igagĩkorwo atĩ mbombo ta icio, nĩ iragĩkorwo igĩkĩhũra maĩ na hinya wa solar ta ũyũ, naguo ũndũ ũyũ ũkĩrĩ mwega nĩ gũkorwo andũ matirĩgĩkoragwo rĩu makĩgũra maguta, kana gũkorwo magĩtũmĩra ngarama nene mũno ya thitima rĩrĩa magũgĩbatara gũkorwo magĩkĩhũra maĩ ta maya, kuma gĩcigo-inĩ kĩmwe nginyagia kĩrĩa kĩngĩ. Naguo tabarĩra ĩno, nĩ ĩgĩkoretwo ĩgĩgĩkĩrĩirwo mũno nĩgetha gũkĩonania atĩ nginya kũrĩa gũtakĩrĩ na thitima kana kũrĩa gũtakĩrĩ na maũndũ mangĩ ma gũkorwo maguta magĩkinyĩte wega, andũ no mahũthĩre hinya ta ũyũ.